Picha ni nyiso nyiri kata mine moya kulo kendo giting'o pii ewigi gi mbugru ma tong' tong gweno. Kendo king'iyo tok gik kanyo tineno ka piny otuo. Manyiso ni chak kagima giwuotho wuoth marabora mondo ne giyud pii ni kendo king'iyo wang' gi ti neno ka motelo mbele ni wang'e ojony kabisa kendo oonge mor kaluwore gi shida mar pii ma gisebedo ka giyudo.